Kikopunchi komonut mising koroito ngamun kiboisien keter chito amamanach yon kamakomoche kosich lakwet, kinyorchinge chutet en sipitalisiek ako kikotoret 'family'chechang ngamun yekokoanchin 'family' noton chepioset ak boyot kwendi chepioset ipokindechi kindoo ruondab moo akotoreti simamanach chito, nitet kokikopunchi komonut mising ngamun en 'family'chechang kokikoter simokisich look chechang kosir chekomokyingee chito. Kingomii look chechang konito koyoe mar komamuch chito koliponchi icheket rapinikab sukul ana kokochi icheket tukuk chekimokyingee kongunon kikepos namnaitab look komuche familia anan ko family chekomokotinye rapinik chechang komuche kopangan kole kimoche look ata ak yekokosich loochotet komuche komut kopaa sikul akolipanchi sikul konyor masomo chekororon konotet amunee sikokokpunchi komonut mising ako kinyorchin en sipital chechang cheterter.

Ole kioldoe kerichek yutet ko anan kenyor en sipitalishek anan kenyor en town nii ele masipitali. Tam en sipitali ko yuton oleyokto chito takitari rekakeswa kele ome nee kesirchin kerichek ak kelenji wui akoi pharmacy reyuno bokekonin kerichek chekile ak chekile, en chemiten town Koraa kotam anan kelenji chito wee all kerichek chuu en pharmacy nekile nemiten town, yutet ole kenyorchin kerichek cheter cherterchin missing ko ibe chito kerichek kotiyen gee kokisirchi kele kerichek ochon kenyolu koboishen kotiyen gee miondo nekotinye.

Nii ko kanetetab lokokab sukul akobo maana nebo kiun eut, niton kotam kinete lokokab sukul kemwoin kelenchin nyolu kiun eut saitata, mara Kou yoon kokoyob chito korik chemeng'ech, kinete loochuton kelei kiune neut yoon kokeyob korik chemeng'ech, kora kiune eut sikiomishe ak yaan kaketar kiomishe, niton ko kikobunchi komonut mising ng'amun toreti kebos mionwokik chekimuche kinamndake en sukul, mionwokik alak kouu kobaa moet en look, kobose nitet amun yekakinet look kelenchi kiune eut Yoon kokeyob korik chemeng'ech ak sikiomishe kobose chabuk chekiome yoon kiomishe niton kokiko kotoreti kobos mionwokik chechang chekimuche kinamndake kora, bokomonut mising kanetetab lokokab sukul en kounetab eut, niton kobose mionwokik chechang ak kobose kora amokiib mionwokichutet kinamndake lookab sukul, oo yekakinamndake en sukul kimuche bakinamda biik en kaa, kobokomonut mising.

Bokomonut mising chanjanetab lokok en kokwet amun niton kotoreti keityi biik Che elekai komara katamuche icheket kobaa akoi sipitalishek cheterter, niton ko kouu biik chetinye disability anan biik chemomucheke ak kotinye look kobichuton ko anan konyor challenge mising kobaa akoi sipitalishek cheterter elekichonjonen look, ko ng'unon yekokeip chonjonisioni koit kokwet keityin loochutet ak ko yekakechanjan loochutet kotoreti kebos mionwokik cheuu TB anan ko tetenus, mionwokik chetere chanjanet, koniton Kobo maana mising, kora chonjonishoni ko kikotoret kora konet kamatik chechang akobo elekiribto look ak elenyolu kisipto janjanetab look, yekakinet kamatichutet kotoreti icheket simaa, sikosip icheket chonjonishetab look akoo simabakach icheket look komakichanjan, kora ko kikinet akobo olekiriptoo look sikoechekitun komnyee ako simanam mionwokik chechang chebo look, ko kikobunchi komonut mising.

Nyolu ketes teksetab korik chemeng'ech mising en sukulishekab kipsomaninik, nyolu kochang korichutet sikotililekitun ak ko sikebos murindo, kora konyolu ketech korik chemeng'ech en oreetab kisasa, ing'etech en oreetab kisasa koiku roisi kounetab korichutet ak ko kimuche keboishen ak kiun sainotet, korak konyolu komiten beek chetililen sait aketukul en koriichutet siyekakoboishen chito korichutet korongyi beek anan koflashen, si chito nenyokoboishen konyor kotilil, niton kotereti kebos mionwokik chekimuche kinamndake en korik chemeng'ech, kora korichutet konyolu kotinye beek en nje en korichutet chekiboishen kiunen eut ak ko nyolu kinet biik kelenchi yekokeboishen korichutet kiune neut komakiba simakinamndake kora uchavu anan sikebos uchavu chemiten en eut, kora ko biik en kokwet konyolu kineet icheket kelenchi nyolu kotech chitukul korik chemeng'ech en korikwak ak koun icheket sikebos uchavu chekinyoru en korichuton.

Noni ko bireito ab picha nebo nebo borto eng' sipitali anan kimuchi keguren ultrasound. Niton keyae eng' sipitali sigimuch kesoi ngotko miten olen imyeni en borto orit. Niton kotoreti kegeren kegeren organs chemi borto orit, agimuch keger kele ainon nemyanat, sigimuch kenai kele ame ne chito. Nguno chito mara yon kawo sipitali agomwa kole tinye shida komuchi komut dakitari akoachi ultrasound eniten. Ko yekageai ultrasound kemuchi keger organs chebo borto orit agager kele ainon nemamiten komye. Niton kotoreti kenai kele ame nee chito akigochi kerichek chenyalunotin. Kigobunchi kamanut missing orani ngamu ba kisasa kimuche kenai ele ele ame chito komakieny inendet. Kigeny ko kikimuchi keeny chito sigenai kiit neame. Ko siku hizi ke ken kename kouni ak keyai kounikagibire picha agonai takitari kole ainon aino organ aino eng' borto nemyoni.

Abwote oyoe boishoni mising ko kin itomi sukul primary ak sekondari, kibokomonut mising ng'amun kitoretech mising asikobit ot kechang'amkan kebendi class, kora kobokomonut amun toreti kebos kiloishek en borto, ng'ochang'a mising kiloishek mising en borto kimuche kenyor mionwokik alak cheu miondab mukuleldo anan ko miondab sukaruk ko ng'eyai boishoni kotoreti mising ng'amun toreti kebos kiloishek en borto, kora kotoreti ng'eyai boishoni kotoreti oot mising lookab sukul ng'amun kor kosiche rwondo nekararan nebokomonut mising en icheket, kora kotoreti kokimit kowek ak jointishek en borto, niton kobokomonut mising ak konyolu ketesta kinet look akobo boishonitet akot biik cheechen kora konyolu kinet icheket sikomuch icheket kobos kiloishek simanam icheket mionwokik cheu pressure miondab sukaruk anan ko oot miondab kowek.

Ole ilokto gee takitariek en sipitalishek sikoter icheket amanam mionwokik kii chekimuche kinamda gee, niton okere kalach icheket ingiroik chetere icheket tii akoi okot kit nekilochr en toko tokochii ak maskiit simanam icheket mionwokik cheu chutet. Miondo nekimuche kinamda gee nenyolu kiter gee kouni komiondap COVID-19, COVID-19 kimuche kinamda gee ot inkii ot inketiny chito nekotinye COVID ak kenam ot oleu kutit tii anan ko serunek anan ot ko konyek ko nguno ingolach gee takitariek kouni komuche konyaa bik kii chekakonam mionwokik cheu COVID-19 ak korib gee Koraa icheket amanam mionwokik chuu ngunon Kobo komonut missing toreti icheket sikonyaa bik kii ak kotet icheket amam mionwokik chotet.

Kikobunchi komonut mising amun kiboishen kerichechu biikchekikonam miondab ukimwi ng'unon ng'iboishen kerichechu kobose cells chebo miondab ukimwi en borwekwak, ng'obos cells kotoreti icheket komanam mionwokik cheterter ng'amun biikab ukimwi kotam ko nyumnyum konam mionwokik oot cheuu TB ak mionwokik oot chebo makatet, ko ng'unon ng'iboishen kerichechu kotoreti kotoret borwekwak komuch koborio ak mionwokik cheterter, bokomonut mising ng'amun kora kikobos meoshek chetam kobwone ak miondab ukimwi, biik chechang kotam komuche ko komeyo icheket yoon kakonam miondab ukimwi, ko ng'unon kikotoret bichutet kerichechotet ng'amun tesyin betushekwak chebo sobeet, kora kikotoret look chemeng'ech chemara anan saet akee kesich icheket kotinye miondab ukimwi kotoreti icheket kerichechu, kora ko kikotoret en kokwet komukul ng'amun makochang look chekebokokto icheket komotinye sikiik, sikiik alak ko anan kosirto komara kinamndake mionitet, ko kikobunchi komonut, kikobos meoshek en kokwet.

pimanet ab korotik ih en sipitali, pimanetab korotik jh kotam keyoe en sipitali yan kowo chito komioni kokimuche takitari koib korotik akopiman sikobit bo keker kole tos tinye shida oinon chito anan to tinye miondo oinon chito kobo maana amun toreti kenai kele miondo oinon netinye chito asikikochi kerichek chenomegee ak mionotet sikosob chito

Bokomonut mising yengsetab chichon ng'amun tom kotoreti chito kosob, yengsetab chito keboishen kinyaa chito mara yoon miten oleome en orititab bortanyin, keenye chito sikobit kerekebishan elemiten shida en borto, sait akee komimuch kotinye chito shida en mukuleldo, moet, abutanik anan oot sait akee en chito nenyikis kimuti inendet kwoo theatre kibakeyeny inendet sikobit kicher chereret, ng'unon kobokomonut mising , sait akee komara oot koil chito kimuti inendet ibakeyeny sikobit kechopchi kowekyik koba lain komnye, kobokomonut mising, kikotoret biik chechang amun toreti icheket kerekebishonji elemioni anan ko eletinye shida en borwekwak.